Yore miluwo e pur mar oduma kochakore e komo nyaka keyo gin: komo cham, bang'e iketo mbolea, mondo cham odong maber. Asto idoye, tiketone mbolea mar top. Kendo iwire, bang'e irite mondo odongi maber kigolo buya e tiende, kasto irite mondo sa keyo orom.

Rieko maber malongo mar keto odi maler kendo mondisore kata ka in gi chenro modich en bedo gi rieko kod chenro mapiyo piyo mar luoko ot pile kendo bedo gi gik moko ma iyudo kaka itiyo go mapiyo piyo e luoko ot

Ee,, anyalo nyisou sigana moro matin ewi tich madhi nyime kae. Tich madhi nyime kae ni en golo rech enam kitiyo kod net. Ahero tijni nikech kinde moko natimo enam mar Victoria, to ne agolo rech madongo dongo ka aywayo gi net, kendo atero e chiro. Bang'e nemiyo abedo gi nweng'o maduong', kendo ngimana ma pilepile nedhi nyime maber nikech nanyalo yudo pesa ka auso rech, kendo nanyalo chulo godo fee, kendo nanyalo nyiewo godo chiemo. Achaka anyalo kendo chulogodo kata mana ot. Mar ariyo gimomiyo wahero tijni en niya, tijni miyo ayudo chiemo e yo mayot nikech, kagolo rech tanyalo tedo rech ma achakacham rechni.

Eeeh anyalo lero gima timore kae, gima timore kae en ni mae jalupo maloso net mare mar luwo rech mondo oket e pii kabende nyalo kelone gimoro ka otieko tich, tije mar lpuo kae, ilosogi koka ibayo gi e pii mondo giyud kaka ginyalo mako rech kagin gin gi gik moko miketo kuomgi maywayo rech machiegni mondo gibi e net

Eeh, anyalo lero gima timore kae, magi gin maasai ariyo ma oguom piny kendo gitingo ludhe e lwetgi ka achiel kuomgi nitiere wach moro ma owachone wadgi to wadgi machielo ngiyo wange tiir mondo owinj wach ma okone

Ne atiyo gi account mara mar omenda e bengi mondo akan pesa kendo agol pesa no ,mondo achul go jotije ma ne otiyo na. kendo mondo ang'iew go gik ma moko .kendo ageno kuom ,kuom account na nikech sirkal ni kod chenro mabeyo beyo mag rito pesa na e bengi kendo bengi be ni gi chenro maber mar golo pesa.

Eh, ayie gi bengi, ma nie pinyni kuom omendana ma aketo, nikech bengi nigi chenro mabeyo mag rito pesana sama akano e bengi. Mar ariyo, bengi nigi chienro mayot kendo maber mar golo pesa ma kadhi e bengi golo pesa to ok achandra.

Yoo ma ayudo go malang maromo dwacha en mokuongo atimo ohala mar uso rech. Uso rech ni nigi ohala maber kendo omiya pesa. Mopogore gi uso rech bende apuonjo mondo ayud omenda mopogore gi tich machielo matimo mondo pesano otim dwacha duto ma adwaro

Ekinde mar Covid 19 ne auso chiemo e ot ka atiyo gi simb mar ongwe yamo e kamane agochone kastomas ga mane ongeyo chon kapenjogi ka gidwaro chiemo kendo gin be ne gigochona eka ne ayudo thuolo mar tero chiemo ni achiel kachiel kenda ka arwako mask mondo ne ayud go pesa ma balang mane anyalo tiyo godo eyorena ma opogore opogore

Tiyo gi ong'we yamo kaka kar kano pesa mara kelona yot mar tiyo gi bengi mara nikech anyalo tiyo gi ongwe yamo mara kadiyo namba e simu kanyo mondo ayud thuolo mar chopo e bengina katiyo mana gi simba maok awuotho aachiel kachiel kadhi e bengi mondo agol pesa nikech bengi okelo yot ni wanyalo tiyo gi kuonde moko e simu kae mawanyalo golo godo pesa kaok wadhi achiel ka achiel e bengi

Kungo mar mbui osekonya mondo amed ohanda ka akelo stock mang'eny nikech ka akungo e mbui to ok anyal tiyo gi pesa no e yo ma opogore nikech en mar ohala. Bende anyalo ng'iso ng'ato mondo oteme nikech ober ok omiyi ibed gi paro mang'eny sa ma wach ohandi dok chien nikech inya dhi e simbi to igole pesa ni cha ti imedo godo ohandi to ohandi dhi nyime.

Lokruok e sirkal konyo medo ler kendo duoko piny mibadhi e yore ma opogore opogore kaka keto chik matek makumo jogo moyud kotimo tim mibadhi kendo keto gi gichul fine mar atamalo mangeny moingo ketho magitimo. Mar ariyo, lokruok e sirkal miyo sirkal bedo gi yore mongith kendo mopogore opogore mondo gitim godo tije mamoko manyalo miyo jo mibadhi ok yudre

Pek ma sirikande romogodo kagiketo chendro mar teknolojia en ni. Mokwongo, gilalo omenda mang'eny nikech nitiere jok moko e gwenge maok nyal tiyo gi teknolojia, mano miyo gilalo pesa mang'eny kabisa. Mar ariyo, gimiyo jok moko ma oti ok nyal yudo chendro duto kata kaka mar thieth, kata kaka mar pesa. Miyo jogo koso bedogadiera gi sirikal. Mogik, en ni jomatindo tiyo gi teknolojia marach mondo gikethgodo sirikal, ka gimedo yo mar mibadhi.

Eeh asedhi e huduma centre machiegni. Kony mane adwaro huduma centre en yudo kipande na bang kane awito kipande. Kony mar ariyo mane bende adwaro e huduma centre en ni ne atero form na mar Helb e huduma centre mondo ne ter e headquarter. Mogik ne adhi e huduma centre mondo alos kad na mar thieth

Jauso : Oimore, ng'iewe olemo maber mar avokado ni. Janyiewo: eeh adwaro to bechgi nade Jauso: bei ber ahinya kendo avokado bende mit kabisa Jangiewo; ooh ber abiro kaw Jangiewo: Idwaro maromo nade adwaro ariyo jauso: onge rach abiro ketoni Jangiewo: Ibiro usona gi pesa adi, koso bin girach Jauso: abiro usoni gi siling 50 kende, avokado na gi mit, kendo ibiro duokona duoko Jangiewo: eeh ketna Jauso: erokamano chieng machielo iduogi Jangiewo: erokamano kuom miya olemo mamit, abiro duogo

Jang'iewo: Oimore Jaduka, aduogo kendo kae. Iusona mogo mar ngano to idwokona pesa matin ma ok owinjore gimidwokona. Jaduka: Mos customer, ago mos ahinya. Onego obedni aduokoni pesa mang'eny tadwokoni matin. Jang'iewo: Ee, nonegobedni idwokona pesa mang'eny to afwenyo ni an gi pesa matin. Jaduka: Mos, we amedi mondo obed makare. Adwokoni pesa maromo nade? Jang'iewo: Idwokona siling' prabich tonegobedni imiya siling' miachiel. Mos, eeh kaw siling' prabich ma odong'. Jang'iewo: Erokamano.

Tijni nikod nengo e aluora nikech mokuongo omoro jii ka gitimo tijni to tijni moro oganda e aluora. Mar ariyo tijni miyo iyudo nwengo maber nikech ka gimiel kamae to giyudo pesa miyo ngimagi mapile pile dhi nyime kendo ginyalo yudo chiemo kata kaka ginyalo puonjo nyithindgi

Aselimo apise moko ariyo e boma mar Nairobi gi Kisumu kane adwaro mondo ayud kama ne anyalo ninde e otel maber bang wuoth marabora mane abedo godo. Mar ariyo asedhi e apis mag joma tindo ka adwaro yudo yore mabeyo mag wuoth mar ndege mawuok Nairobi kadhie dala mar Kisumo

Midhiero maji romo godo kokalo kano pesa e sime en mokuongo ,ngato nyalo golo pesani maok ingeyo ka oseng'eyo pin ni mar golo pesa bange onyalo rucho messege mikos pesa. Mar ariyo nitiere jok moko manyalo wuondi ni ooro pesa to ooroni milal pesa maduong',jomoko bende nyalo golo pesa bang ka oseoroni ka gi reverse to wuondi ni gioroni pesa. Simbi bende nyalo lal mikos yudo kaka inyalo yudo pesani mane ikano e simu

Anyalo yudo kad mar thieth e Huduma Centre, anyalo yudo kipande e Huduma Centre, anyalo yudo barua mar good conduct kowuok e Huduma Centre ma Kenya kae bende anyalo yudo KRA kowuok e Huduma Centre kendo anyalo chako ayudi Helb form kowuok e Huduma Centre

Inyalo koso ngeyo namba mar opande mari mano nyalo miyi kik iket omenda e simbi mar ongwe yamo e Mpesa, mar ariyo inyalo koso ngeyo namba mari gi wiyi mondo omiyi thuolo mayot mar keto pesa e Mpesa, mano nyalo mi ikos yudo thuolo mar keto pesa e Mpesa nikech nyaka imak nambani gi wiyi kata indik kamoro gi namba opande eka bange inyalo yudo thuolo mar keto pesa e simbi mar Mpesa

Eeeh, ayie ni chulo pesa kokalo kuom Mpesa ber moloyo e lwedo nikech mano miyo ngato tich mayot ngato ok nyal kwalo pesa, pesa ma itingo e lwedo nyalo lal to pesa mikano e mpesa ok nyal lal mana kigole. Mar ariyo omiyo ngato kata bedni oonge gi pesa mar lwedo tonyalo chulo gimoro kotiyo gi Mpesa mare mamiye thuolo maber mar yudo gimane odwaro. Mogik ogengo kuo mar pesa mangato nyalo monjo go wadgi e yoo kaponi en gi pesa mar lwedo

Eeeh asewito omenda kokalo kuom jomecho e simba mar ongwe yamo kane giwuonda ni gioro na pesa mondo aduok negi ,bange ne aduokonegi pesa tokare ne giwuonda gi meseg maok mar adier. Gima ne atimo en ni ne akaw nambano to aoro ne Safaricom kagochonegi ka akwayo kony mondo giyie giduok na pesa mane achudhe go omaya, bange no bang kinde matin en ayudo ka jo Safaricom noduoko pesa mane achudhe omaya cha kane gi reverse pesano kowuok e simbgi ma bange ne ayudo konyruok

Aoro omenda ne jooda kokalo kuom Mpesa kuma akuongo anyisogi ni adhi oronegi pesa, bange giyudo thuolo mar dhi golo pesano kase oronegi kokalo kuom Mpesa. Kendo mar ariyo aoronegi pesa kokalo kuom bengi ,bengi mara ma ahero nikech mano be miyogi yot mar golo pesa nikech bengi chiegni gi kuma jooda odake. Kata kamano bende ,ginyalo tiyo gi simu mondo gigol pesa e bengi maok gidhie bengi ka giwuotho

Huduma centre osekonya kaka jakenya nikech omiyo ayudo otese mag sirkal monego ayudi kata ayudo bende barupe meka monego atigo kaka kadi na mar thieth ayudo Hduma centre, kipande na manyalo tiyo go e yore mopogore opogore bende ayudo e senta, mae miyo anyalo yudo tich e yoo mayot nikech ka an gi opande to anyalo apply tich moro ma ayud kata gi sirikal

E-Citizen osemiyo achulo pesa e yoo mayot ka adwaro opande kata ekinde ma adwaro paspot ok awuoth atua mabor ka adhi chulo pesa nikech anyalo tiyo gi E-Citizen e simba mondo achul omenda ma idwaro kaluore gi gima adwaro kata ka en opande kata ka en paspot to ayude e yoo mayot bange anyalo dhi kawe

E e kaunti mara huduma center rito sechegi mag tich kendo gibiro e wang' saa, mondo gikony jopiny duto madwaro kony mag gi eseche ma owinjore ma ok gideko kendo gilewo kata matin. Giyaw tich chakre saa ariyo okinyi nyaka saa apar odhiambo chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich.

Anyalo dhi ne jatelo mochung' ne kar nyiepo no mondo aduokne otas ma omiyano kalerone ni otas ma omiyano ok oting'o gik moko mane anyiew nikech seche moko nyalo kelo mibadhi maluwa kendo kaw gik mane anyiewo nikech otas no ok oluore gi gik mane adwaro e kar nyiepo no

Weche manyien mag piny wacho kendo mag kor gwenge motimore karwa ka en mokuongo ni askari moro onego nyithinde ariyo basto en owuon ochak onegore ka wach momiyo onegore en ni chiege osebedo ka chiche gi achiel kuom osiepe ne moko gino omiyo okao ngimane kendo nosetere e kar kano ringruok mar joma otho ma Agoro ei Homabay. To weche mag sirkal motimore en ni gavana mar Homabay kaunti oyudo thuolo mar limo jotuo e osiptal mar Homabay Teaching and Referal hospita ka ongiyo kaka gidhi kendo kit thieth magiyudo

Ee, nitie weche siasa, kama jokanyo mag chama mar ODM ogore radar kagilaro kombe matindo tindo mag yiero, mane itimo egwen mar Kanyaluo ei Homa Bay kaonti. Dhawni owuok ekind MCA matiyo, miluongo ni James Ongoro kod ng'at madwaro mondo obed mibunge miluongo Jeff Abeka. Gini okelo fuere mang'eny ahinya ei Kanyaluo bang' ka jomang'eny oyudo hinyruok ndalo mani go kura, mondo oyier jokombe mag ODM egweng'no.

E gwengwa, weche thieth mapoya ikonyo ka mokuongo jothieth mae gweng ochiwo nembni ge minyal go maonge chudo moro amora mondo onyisgi ka ngato oyudo shida kata tuo moro ma apoya mondo okel gari kata ambulance manyalo tinge mondo tere thiedhe. Mar ariyo onge chudo moro amora ma ngat motuo, mobedo matuo apoya chulo, itere tithedhe nono basto iduoke eode mondo oyud yweyo mowinjore kendo indikone kit yedhe maber mondo ochang kod kit tuo mane omakeno

Gima omiyo jomoko ohero limo kuonde thieth madongo en ni mokuongo gineno ni kuonde thieth madongo nitiere gi gik moko kendo gi chenro ma opie mag thiedho jotuo e tuo moro amora, nikech kuonde thieth matindo seche moko onge gi gik moko duto kata mashinde duto monego obed ni itiyo godo ka ikonyo godo jatuo. Mar ariyo gima omiyo jomoko dhie kuonde thieth madongo en ni seche moko gin gi pesa maginyalo chulo mondo giyud thieth mowinjore kendo thiedhgi e yoo manikare ka itimo negi pim ma owinjor ekinde ka kinde manyalo konyo gengo tuoche mangeny kata tuoche magin godo gi seche go. Mogik en ni kuonde thieth madongo nigi dakteche molony kendo manitiere gi rieko mangeny kuom nono tuoche duto manie ring dhano

Anyalo kono janyiewo no niya, kata ka opogore gi Brookside, pod nitiere chege moko maber monyalo tiyo godo, anyalo jiwe mondo otemane tiyo gi chak mar Lato kata chak mar Mount Kenya mabende berie kabisa moingo chege mamoko, kendo anyalo hero mondo otii kodgi basto bange obi oduokna duoko duoko kuom gima oyudo kokalo kuom chege ma anyise mondo onyiew

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni, aneno teru mag masaai kendo gi nanga mar masaai ma nyako ma jaber orwako kendo oting'o kikombe. To kikombe ni chalo kagima nigi chak e iye kendo omadhe gi mor ka obuonjo . Mano nyiso ni nyako ni en nyar masaai ma orwako gik moko duto ma masaai ohero machalo kaka shuka kod tigo ma oketo ewiye.

E-citizen konyo janyuol e chulo pesa e yoo mapiyo piyo maok owuotho achiel kachiel ka odhi e sikund nyathine mondo ochul pesa kuno. Okelo tich mayot kendo omiyo pesa ok nyal lal ne janyuol nikech oore e gik, kama owinjore maok onyal lal. Shida mabedo kitiyo gi e-citizen en ni nitie omenda moro mingado kitiyo gi E-Citizen, mar ariyo luwo okang ka okang mondo mi ior pesa nyalo bedo matek ne janyuol mi oor pes ae yoo maok owinjore